Eeh, ore nanu, naitumia enkoitoi olmutandao aisilenunye, iropiani. Naa ore inaimayie arashu inkoitoi natutumie Ina duo ropiani naa tolmutandao arashu te app najo ene Zenka app. Ore ena app e online naishooyo iropiani esile, naa ore eninko pee itum naa ing'as alo ewueji naji Playstore te esimu ino nindaunlood enaduo app e Zenka , ore ake pee indip aidaunlooda metaa etii esimu ino, nintoki airigista teina app aa nchere ekingilikuan sign up, niinger enkarna ino e dukuya wene musho enatiu anaa enatiu te enkipande ino, niinger sininche inambai enkipande, paa neata sii suali nabo nikingolilwani enajii ena security question naa tenelo ake pee kirikino password naa enaduo suali eikilikwanuni, niinjibu. Ore ake pee kiiriwakini verification code esimu ino, nijing' naa atua enaduo app nijing' ailog inn, niindim aiaksesa arashu iomonu loon nabaa ana eniyou.

Ore elaare oo ropiyiani e serkali e taxes naa esajati oo ropiyiani naalak oltungani pookin otii olosho le Kenya naa keetae too nkoitoi napaasha, eetae erubata naji ene income tax naa enooltunganak oasisho aashu le biashara neetae VAT nchere taxes naitalakuni oo lolan ondaikin, naa ore sii mpisai naaji fuel tax naa erubata oo mpisai naalaki serkali eimu eilata oo ngarin naa kuna pisai eitumiya serkali oleng pee eipulaan ilbarabarani ,kake ore tiatua nkuapi nikitii aashu kulie wuejitin naaji rural areas naa keetae sii ninje program oo mpisai naaji ne CDF aashu county budget naashetekieki kuna projecti oolbaribarani neetae ake si ninye entoki naji te serkali KERA ,Rural roads program naitumiya kuna pisai e serkali aitobirakinye iltunganak ilbaribarani to nkuapi e rural

Ee kesipa naleng' ajo ore tenjurore nabayieki, neyawua esiai oloing'ang'e arashu einyiale esiai oloing'ang'e oleng' naa tenkaraki kuna siatin onkampunini aanchere ore taa enkampuni naa ore enohikata esita arashu production naa keeta enkijape na nairelease apik oloingange naa ninye ena naji kinyialita oloingange naa kitanyamal sii ampaka esiai enkiremore. Nibungaki ntumoritin tenkop musima aachere worl wide akadamu entumoki naibungaki tentoki naji paris agreement naikae aimaki ajo kai kinko pee kintoki aitobir oloingange amu inyiale, naa nena projectini eimutua iwuejitin naji ine carbon credit aanchere keponu aingoru nkwapi nemetii nkampunini peyie ingoru eniko pee eas iladuo tunganak esiai naisaidia oloingange pee inutrilize ena carbon dioxide nalotu naa too kuna kwapi naata nkampunini. Niaku ore nai esiai naasi sidai naa nashuku esiai oloingange metisidana naa kaisidai ake teneuni irkiek ee ni nit nitobiri esiai enkulupuoni, nitobiri sii ingarin nimitumia eilata amu ninche nagira airelease ina ke.

Ee ore tenkoitoi nanu, naa kajo eretenate ilalimni peyiee eibung' ena kisuma e digital. Amuu, ore oshiake tenolotu enkibelekenyata tenkisoma neeta training nayai ilmalimuni peyie etum sii ninche engeno enaduoo kibelekenyata nayieuo, pee etum sii ninche aitengena naduoo kera naagira aiteng'en, naa ore tenanu ai nanu naa ore training naapuo aitengen ilmalimuni pee eibung ena oitoi naayewuo meilepunyie sii ninje enkisuma enye oleng amuu ore ake pee eitureeni sii ninje ilmalimuni neeta ewueji nikintabaiki sii iyie ena kisuma e digital amuu ingas dii ninye ayiolou nkoitoi enkompyuta naa indim sii ataramatishore sii ninye tolmarei lino aa nchere ore ake pee iyiolou enkoitoi enkomputa naa indim sii ninye kisaidia tebiashara ino.

Ore nkoitoi naikenoki mpisai tenkarriano, netii nkoitoi nara are, indim aikena iropiyiani inonok manually arashu ake duo tenkoitoi ino ake emakewon, neetae sii enkoitoi emashini arashu ma te, ashu technology naji automatic cash machine naa kidetekt iropiyiani torrok, niken inaduo ropiyiani inonok nikincho esiana accurate. Neeku ore ake pee itumoki aikena inaduo ropiyiani inonok nisip naa hesabu naa kaisidai ake tenintau budget wesiana ompisai niyieu niallocate arashu nipik project fulani peyie etumoki ashu pitumoki inoto hesabu nasipa .

Ore iwuejitin sapukin ebiashara naatae tosupuko lang arashu tolosho le kajiado naa nchere , eetae enkampuni naji ene makat aa ninye narikito tesiai ebiashara entoki naji emakat arashu soda ash ninye nagira arik olosho musima le kenya te siai e revenue collection tenkaraki valuable arashu value enaduo toki namirita . Nitokiti ake aata sininye ewueji kipeto power energy aa ninye eniare tolosho le kenya , nagira aishoru ositima te household arashu tenkitumiata olosho le kenya . Ore sii toombiasharani kulie naijo ildukai neetae sininye olduka le eastmart oluka sapuk oleng lebiashara telesupuko ashu toontaoni ekajiado.

Ore taa ene dukuya, naa ore ninye eitu autaki oladuo tung'ani eneiko peyie etum empalai naitasheiki inaduo kishu enyena, naa aisidai tenang'as aiteng'en ninye ajoki kamaa ninye ena Palai Kai eikununo naa kainyoo maana enye, neaku kaiteng'en oladuo tung'ani ajoki ore ena Palai naitasheiki inkishu inono, naa ore sababu naa ekeisaidia amu, keitasheiki enaduo kiteng' ino, tenepurori ashu tenee tolameu, ashu ninye tenemouyu, neitasheiki enaduo kaadi ino, naa ore esidano enaduo ardasi arashu empalai, naa tenelo ninye pee we enaduo kiteng' ashu tenepurori matejo duo naaji enkiteng' o mpisai arashu o nkalifuni amisini, ore ena duo Palai naitasheiki enaduo kiteng' ino nelo alak Ina kiteng' ino neaku mintoki alo asara. Naa ore eninko peyie itum, keatai inkapunini e insurance oo nkishu naa ninye ake ibaiki, niyaa enamba enkipande, niosh pisha naduo kishu inono neata sii enkoitoi nayiolounyeki ajo Kaa kiteng' amu elelek eata inkishu enamba too inkiyaa naadoli, neaku naa nilak impisai nabaa anaa inaayiouni, neaku ore ake peyie ee enaduo kiteng' ashu pee eimin, nikilaaki enaduo palai ino.

Kore esiai eteknolojia naakeata inkibelekenyat oleng' toonkera o too ilmalimuni. Amu ore ninye enedukuya naa keibelekeny orkwaak arashu enkoitoi naiteng'enishore iladuo malimuni arashu ninye enkoitoi naibung'e naduo kera enaduo kiteng'ena. Naa ore sininye esidano ena teknolojia toolmalimuni arashu dii ninye toonkera naa ore ilmalimuni naaketumoki aisoma arashu aiteng'ena naduo kera teleleki arashu tenkoitoi nalelek oleng' tengarake eisaidia naa enasiai edigitol. Ore sininche inkera naa ketum enkisuma teleleki oleng' amuu ore ninye inasiai edigitol naakeitoki nai enkerai atum saidi enaduo toki naisumaki tedarasa amu elelek etum ividioi naiwach toosimui naihusu akeduo enaduo toki nagirai aiteng'en. Kake eata taatei sininye naa enateknolojia ee disadvantage arashu entorroni amu etii naa iltung'anak oomanya nkulie kuapi nemeidim nai akseesa ena kisuma eteknoloji.

Kesipa ajo keimaa ilmalimuni enyamalitin kumok egira aiteng'en arashu egira ayiolou ena kisuma oloing'ang'e aanchere training enkisuma oloing'ang'e. Naa ore inyamalitin naimaa ilmalimuni oleng' naa ketii ilmalimuni nemeeata ena yiolounoto arashu naa enatoki naji skills edigitol aanchere etii ilmalimuni lemeyiolo naa aitumia entoki nijo zoom meeting naa ore eneikuni teneibelekenyi arashu pee eitadoyori sininye ena nemeyiolou, nemeyiolo naa kuna digital skills naaisidai teniteng'eni arashu neitaasi sininche training peyie eyiolou sininche arashu peeibung nena skills naayou naa enakisoma oloing'ang'e. Ore sii engai nyamali naimaa ilmalimuni naaketii isukuli naatii imuruan nemetii ee network neelo sii taadi neimaa ilmalimuni challenges nijo nee data arashu internet neaku aisidai ake tesirkali teneing'uraki isukulini ee network neing'uraki naa sininye ena internet access peetumokini aataas enasiai arashu ena kisuma oloing'ang'e aitobiraki metii inyamalitin.

Ore enkoitoi olmutandao nainyang'unye oshi nanu intokitin, naa olmatundao le Kilimal, aa nchere ore ine wueji naji Kilimall shopping naa ewueji olmutandao naa idol oltung'ani intokitin ashu inkabilani o imaasaa naamir oladuo duka, ore ake pee etii enekintoshopa ashu tenetii eniyou naa ketii ake bei enaduo toki ake ine wueji, neaku indim ake aiaksesa ninyangu enaduo toki nitonyora ashu nitangwara tina app ashu teina website enye, nilak, ore ake pee ilak, naa ilimu sii ake ewueji nikiyakinyeki, nikiliki sii ninche ewueji natii inkopisini enye teine wueji nitii amu etii naa ewueji nikingolilwanj ajo kaji imanya, neata ildukain lootii inwuetin pooki tolosho le Kenya, neaku ekiutaki ake sii ninche ajoki ene wueji ebau oladuo ola lino. Ore ake pee ebau, nikioshokini esimu tenaduo wueji nilo alo adumu oladuo ola lino. Naa ore oshi paanyor ene wueji e Kilimall oleng' naa ore biashara enye naa kesipa metii mongo, neitoki aaku kebau intokitin terishata naifaa nemetii eleja.

Ore tena picha, nadolita emaama ashu entankile natii atua ilbitiro. Ore taa ilbitiro naa inkurueni naa kitodolu ajo ore ena duo maama naa eramatare oo bitoro etii. Naa ene tipat oleng' si ninye ena siai oo bitiro, hoo duo nemetii enkop ang' oleng', kake ene tipat oleng' amuu ikincho ntokitin nara kumok. Ore irbitiro naa idim ataramata oltung'ani naa idim ainosa ena eda amu inya inkirik arashu dii ninye ilo amiir inaduo kirik enyanak nitum naa impesai niasie arashu niramatie ormarei lino too nkulie otoi.

Ore entoki naidim atejo te esiai o imashinini e sirkali, neitobiraa ashu eyauwa inkitobirat oleng' amu, ataa indim oltung'ani ataasa ashu eiaksesa portal e sirkali nias isiaitin pooki teine wueji naji e-Citizen. Naa ore naaji ena e permit tininkilikwanu empalai e permit naa ketaa ketum oltung'ani te esiekunoto oleng' amu indim oltung'ani atijing'a naduo portal eCitizen, niisuj naa imasharti a aanaa eneikununo, nitumoki naa ainoto ena ardasi ino, neaku ore taa ena oitoi e digitol system e sirkali neyauwa inkibelekenyat oleng'.